Kore ena bae naa embae supat oleng' te murua. Amu kore ilkiek naa keaki iyiok enchan, keyietu enchan eyaki iyioki neshaiki iyiok neitubulu nkaitubului netum sioma entoki nanya, nekitum sii iyiok atuunsho nikitum endaa nanyai peeiwuang' osina tiang' neaku embae supat oleng'. Keisupata oleng', pee kiun ilkiek ama piikidung' pii kiun peetum ateyietaki iyiok enchan netum sii aishoo iyiok oloip te nkata e ndama neaku aisupat oleng' te murua ang' kias pii. .